Wambere ingĩenda kũmenya nĩkĩĩ agũrĩte, gĩtũmi gĩakwenda gũcokia, arabu ndĩmwĩre mbiacara-inĩ rĩ, tondũ ndarĩ na rĩthitiĩ, kĩndũ kĩagũrwo rĩ, gĩticokagio, ũcio nĩ, ĩyo nĩyo ĩkoragwo mawatho ma mbiacara, wagũra kĩndũ, ndũrĩ na rĩthiti, ndũngĩcokerio.

Ingĩmwĩra okoo ndarĩ nakĩo, athiĩ angĩrĩre, athiĩokarĩ ndarora ndona nĩkĩthũũkũ na biũ biũ nĩ niĩ ndamwendeirierĩ, njoe ndĩmucenjanĩrie na kĩngĩ kĩega arabu ndarĩkia kũmũcenjanĩriaĩ, njeheri kĩu gĩthũũku ndikenderie customer ũngĩ nakĩmahĩtia.

Nĩkũroneka nĩ andũ maikarĩte thĩ, nyũmbainĩ thĩiniĩ, atumia erĩ nao nĩkũrũgama marũgamĩte, ũmwe nĩkũonania aronania nĩgũthikĩrĩria arathikĩrĩria arĩa angi ũrĩa maroiga, nake ũyũ ũngĩ e haha akĩmonia mbica, anyitĩte karatathi.

Kaingĩ ūhoro ūyū wĩkĩkaga hĩndĩ ya magongonainĩ na kaingĩ gūĩkagwo nĩ mūnene wa būrūri kana akorwo ti mūnene wa būrūri, mūndū ūngĩ wĩtĩtwo igongonainĩ eta mūgeni wa gĩtĩo. Nĩwe ūheagwo kanya ga gūthiĩ round wa borithi acio marūgamĩte hau.

Wa mbere angĩkorwo ndingĩhota gũtũmĩra nenda no thiĩ obici-inĩ ciao na kĩrĩa giothe kĩrabatarania ndĩmere mandeithie. Wakerĩ no thiĩ cyber njĩre mũndũ wa cyber andeithie kũhingũra akaunti. Arabu angĩkorwo no hote kũingĩra nenda~inĩ na ndĩyandĩkithie rĩ, no kũingĩra nenda-inĩ ndĩyandĩkithie na kĩrĩa gĩothe kĩrendeka nĩ getha hĩngũre akaunti.